ore ena toki naa entoki naji silage naa ore silage naa nkujit natipikaki atua irkuniani eji naa pee eisudori peenya nkishu tenkata olameyu naa enetipat enasiai oleng amu keret nchoret enkata naishunye nkujit ashu enkata olameyu niaku enetipat oleng.

Enetipat esiai e harvesting enkare eimu esiai naitobiri intangii naijo kulo oiki, kore teneiki iltangii aikunaki inji naa embaye etipat ena oleng amuu meinyala kulo tangii, kerip ena ikata iltangii pemeinyala, kore sii enkae naa kelelek embukunoto enkare amu elotu enkare eimu gravity nindim enaaji ataasishore inaare to imbaa kumok napaashpaasha eyaa, naaku enetipat ena siaai oleng, naa keretisho amu ore kulo tangii naa kesapuki neidim naaji aibung'a inkare sapuk oleng.

ore ena siai temurua ang' esiai enkitotio olasho, nesiai nemedupa duo oleng.'Ore tenkop ang' naa kenak ake ilasho anaku kule tonkishu enye, niaku melelek duo yiok kintumiyia ena method aitotiyie ilasho. Kadol naaji nanu ajo kisidai isulaki tekuna kishu naata kule oleng' amu kidim naa ataretu ninche pemewok ilasho kule kumok oleng' nidim ashomo ainyiala. Niaku ekenaku oshi ninche ilasho lang' kule toonkishu, amu ore inkishu nikiata yiok naa kuna vienyeji nemeeta duo kule naaji oleng'.

Kelotu tee indamunot aai tenadol enatoki, enkariano naii niindim atusuja tenilo adumu iropiyiani ashu ilo aitumiya ropiyani inonok te nkoitoi naishaa, eisulaki ninye naaji kuna ropiyani oosilen, naaku ore kuna naa nkoitoi nenia nanare nesuj oltung'ani iloto adumu isile ashu ilo aibajet ropiyiani niata, naa ekiutaa nikinteng'en, ning'enu ilo aas isiaiii ino, naaku enitipat ena siai oleng',naa ore entoki naaji nadoita nanu naa kenare ake nikisuj enkoitoi naijo kuna amuu inakata ake ikipoo ainyalarayu te nkoitoi eeropiyiani.

Ore enasiai, nintumia oltung'ani esimu, e Safaricom matejo aasie ashu aishoorie naji services napashipashari, nesiai ena nemegol oleng'. Idim ake aiteng'ena nintoduaya oltung'ani, meshomo aas enasiai, nesiai naa idim aiteng'ena oltung'ani matejo naji tiatua enkolong' nabo. Neeku ore enasiai megol oleng'. Kelelek naleng',naa enetipat oleng'.

Netipat oleng teniyas eramatata oontare, eisulaki naaji iniyas eramatat oontare kuna naaji ndupasi amu ninche naata nkirik, nenyorri nkirik enyena, naa sapukin naa keidim naii nikieki faida sapuk oleng kore kuna tare naa kelelk piitum embeku enye, ore embeku enye too nkatitin kumok neing'uaa nkop naji South africa kake ketumi nalen too sokonini opaasha, iindima siake naaji nimbelekeny intare inono niata ninyang'ako ormerekesh loo ndupasi, nelotu aiki, baas neaku naa nelotu aiki keon sidan oleng ondupasi naa nkirik, neiroshi naa ikiidim naii aeki faida sapuk oleng tenilo naaji amirr te sokoni.

Ore entoki naitishipisho oleng' tenasiai naa nchere ore kuna aitubulu nidol ajo keata afya oleng, negira abulu esidai, nenyori, neeta enkare, naa teneitu ninye king'orr oleng' naa kelelek aakeeta ompaka empolea. Neaku ore ojna aitubulu egira abulu tenebo olkieek idol ajo environment ena nanyori sidai oleng' neaku enetipat ena bae oleng', kesidai ena environment nesidan sinche kuna aitubulu.

Kore embatata oongarin naaa eyau imbaa kumok oleng, ore embaye edukuya naa keyau entoki najii careless driving ore ina naa larewani le ing'arri naaji lemeariani duo oleng, naaku kelo ake naaji ayau embatatai oongarin, ore enkae baye naa irbarabarani torrok, ore irbarabarani torrok lemesheta aitobiraki naa keichangia sii ninye metabatata ingarin, ore inkae baye euni naa engari duo nemesidai ake openy, ija naaji oirauta ng'ari oleng, ore naa amu mebaiye ina gari ino service nijo aibung mbureeg mekore duo eatae mbureg eishunye, nelo ing'arri aibatata, naaku ore embatai oongarin keyau nkule baa kumok oleng namaidim ninye nanu atolimu.

Ore embae nagiraasa tenewueji nadolita ntomonok olmasai naagira amirr saen lenye lotiriputua, egira atoni tewueji nebo egira naa aisalaash iljitii neirragie nena masaa enyee aitoduaya, aitoduakii naa lainyang'ak. Adolita lashumpa aare, enkitok olpayian naakajo najii ninche naa oboo le kastomas le kuba tomonok naa kajo keninche oshi loopuonu ainyang' kuna tasati , ainyang' u kulo saen. Ore enasiai nee embae e maan oleng amn keilepunye maisha e kuna tasati neaku netum kuna ropiyani naaidim naji ataasie imbaa kumok oleng tiatua enkishui enye, ashe oleng.